Odiochieng' mokwongo mane atemo goyo abal pi ne owiya nikech nakia kaka igo abal, nang'eni abal ka igoyo to idonjo ei pi kisedonjo ei pi tichako mana teng'ori teng'ori ei pi. Nakia ni go abal dwaro ojusi, nitiere joma nitieregi ojuzi mong'eyo kaka igoyo abal. Olewni ni malo, onyalo nimo gi piny, oringo ei pi kaka rech, to an ne ok ang'eyo mano koro ne, abedabeda ang'iyo mana kaka jomoko goyo abal, pi kende koro wiyi oyudo ka pi duogo bedoni mang'ich ineno ni, onge tiende ibed kanyo kata koro iwuog mondo mi, ibed oko. Kendo nagombo ni kanyalo ng'eyo kaka jomoko bende goyo abroduogo kendo chieng' machielo tagoyo abaaaal mawinj kabal oroma kasto awuok adok

Udi ma oder maboyoboyo e kido mar gorofa gin gi nengo kendo nengo gi tek ,mondo mi iger gorofa machung' beche tek, nyamburko, momdo inyiew nyamburko beche tek, apiko aiko bende iyudo ka beche tek ,mondo mi ichiel odi ichiele gi chiel kaka mochiel kaeni mowich maber mano bende dwaro pesa. Apaya apaya be mondo olos maber ma jowuoth wuothe ma ong'e ng'ikruok moro amora nyaka ibed gi pesa, wang' jowi ma obaw e wang'e kae maki katho tineno ni inyalo nyiewo gima chal koda mae, gima kamae beche ogore sani piny nyalo nyiewo mano bende nitiere koda nengo mondo mi iluong' ji mabi maket ni wire mar sitima bende en koda nengo matek ,wire mar stima ruako sitima e odi wayudo kani tiere gi nengo matek kabisa

Rawera ni ogoye kendo ogoye ma oinyore marach kabisa, ogole wang'e okwot, dhoge ogo ma okwot, lwete ne ogo, ogo kendo otar ,ochwade ,orodhe, ochalo rawere ma timbene en ng'a ma timbe ne jendeke kata rawera ma lwete boyo ma kwalo, ja apiko be ochung' e toke kanyo rite ma neno ni ok otony kata ok oringo ma odhi ka ma chielo. Chalo ki gi ma ne okawo gir ng'ato kata nitiere gi moro ma otimo marach. Jo gi goye mondo mi oul gi ma omiyo ne otimo gi ma kamano ema omiyo gi goye e kind ma chal koda kamae. ite gi goyo ,ite konchiel gi goyo ma chal ka gi ma gi ng'ado ma gi golo oko, okwot mo ok inyal ng'eyo ni mano en it kendo ineno ka olil kata mana dende ki ineno ineno ka longe otar, sati ne bende otar, osechwade bende oseywaye e loo.

Magi gin jotich mantiere bura gichokore kamoro achiel gintiere e bura gilombore weche seche moko weche mantiere e kindgi okenge magi dwaro mondo gigo magi dwaro ni ka higa orumo kata ka dwe orumo, gimiyore thuolo mar tieko gigo machal kamano, kendo ngato achiel kuom gi chung' malo wuoyo ka joma odong to obedo piny kendo oling thi, kendo kang'iyo jomoko bende nitere simo gidiyo simbe mag gi to laptop bende giketo mbele kae magi ndiko godo gigo magi sepuonjore kae kendo jomoko bende nitiere gi buge e mbele gi kae magi kawo godo gigo moken gi gindiko piny to gibiro dhi winjo chieng' machielo

Jo dak gi oula oyweyo kendo koth ochwe ma oula opong', pi opong' opong'o ute gi kaka gi nyalo donjo onge, chuno gi ni koro nyaka gi dar e mieche gi ka gi dhi manyo kama gi dake kata ka ma gi nya timo jote. Ki imayo kaka imiyo gi kony makende kendo nyaka nyithindo nitiere kae gi ng'ado pi ma bor , dayo be nitere kae chuno ni dayo nyaka ng'wan law to oti gi yien nikech pi ka mol nyalo dhi kode tekre ne oserumo . Koro gi dar ka gi wuoptho kila ng'ato manyo ka ma odhi bedie ,ma onyalo yude konyruok kuom thuolo matin ka pod imanyo kaka ikonyo gi.

Asaneno jogo mang'eny madhie kar timo tiegruok ma olos e lony manyasani ma iluong ni jim kagitiyo gi masinde molos gi lony manyasani. Kendiyudo ka ng'ato dhi kaen gi kilo modhuro en gi ring'o modhuro e dende. Bang' thuolo matin ineno ka oduogo kendo oduogo majaber ma ring'o ka kendo orumo nikech orako maotimo. Iyudoka ng'ato bende ike oseniang' to oneno ni kar wuok ni odawuotho mabor todhiye kar timo tiegruok otiegre. Ma koduogo to en ng'at moro mayot, ng'at moro mojwore monyalo timo tijene kakotimo e yono makare. Iyudo ka ng'ato dwaro ni odhi kanyo mondo otim orie leche mag dende mondowinj maber. Gino miya hero timo tije mag jim nikech e kinde ma itime iwinjo kijawori akili tiyo maber, pachi liw, gigo miparo, iparo gigo maliw. Koro en gino maber.

Pith mar yien konye gik modhuro ahinya, pith mar yien konyo e rito alwora. Orito alwora, alwora bedo maber alwora bedo maler. Yamo seche ma yamo kudho ogolo yamo maber yamo maler, oywayo koth koth chwe. Kaen alwora ma koth ok go, yiende kosedongo mobedo maboyo giywayo koth. Yiende gi bende miyowa tipo mawanyalo dhi to wabede e kinde ma chieng' rieny. Yiende gi be iyudo ka gin kar dak ma winyo boro to dake, gigede wi yien giyudo kaka gijot. Kendo le mag bungu be koyudo yiende moritno gibedo kanyo to giloso odgi kama gidake. Yiende gi bende nitiere mamiyowa olemo mawachamo kinde ma giseloso olemo ma olemo ochiek to wapono olemo wachamo. Kendo yiendegi e kindo motwo, iyudo kawatiyo kodgi kuom tedo. Koro yien konye gik mopogore opogore. Kendiyudo ka oketo lo bedo moridore ma kata koth chwe kuonde mopidhe yien, lo ok nyal ywerore. Pi ok nya ywero lo ma kaw madhi pukie aora.

Ji ariyogi timo ohala, ohala magitimoni en ohala mar wilo chiemo. Ineno ka ng'amachielo nitiere gi nyanya oting'e lwete to ng'amachielo bende nigi chiemo okete i kasuku kae koro giwilo. Idwaro nyiewo nyanya tidwa nyiewo gimachielo tionge gi pesa. Koro iwinjoru nyanya kwan marom kamae to inbe imiya mari maromo kasuku achiel kamae towawilo. Koro mae en ohala manohinyga timga kinde machon. Mane ji neonge dhok achiel maginyalo wuoyogodo, neonge pesa. Koro iyudoka ji odhi e chiro tidhi isiemo ikono nyawadu ni mae midwaro to in in-gi mae to uwilo chiemo to idwogo go pacho.

Mae en bengi ma oganda bire, jogo madwa kano pesa e bengi gibiro to gikano pesa. Jogo madwaro yawo akaont gi bengi bende gibiro, tikonogi okenge ma nyaka gilu yore manyaka gilu mondo giyaw akaont gi bengi ni. Iyudo ka jokma bende oornegi pesa koya gi wedegi mantiere e pinje maoko biro e bengi kae tigolo pesa timiyogi. Kendo bengi kae biyudo ka ji biro ma jogo madwaro kawo hola ma gidhi timogodo ohala, obiro tondiko barupene tosingo dhoge towacho kama oyude pesa. Toterogi togineno ohala motimo, kae ikawo hola toimie. Koro bengi en kama ohala mar pesa ema dhiye nyime.